Aboishe oretab eut eng mugombet atemiseii amun koret namenye ko koreti neyamat mising, ineni aboishe oranata bo mugombet amun makitemee traktet yoto amun mi kora koik.

Aleweni minutik cheimege akoret neamenye neu oliamenye kokoret neamat ara cham aminee minutik cheu njuguk, kipsong'ik ak ndenguk choto koimege ak koret neyamat kora kocham aripe kiagik cheu nego

Mutyo mising kastoma, kimaaro ale kisor kweyondenoto aaldaun ara wekwo kweyondonoto sawekta akine ole kiaale aka konin kweyet nekararan.

Ni ko x-ray kakikweny keut nebo chito ne kaumian, kotok kole kiilyo morikab keut akenge, bo kamanut keyoei x- ray ii, amu yo kinyoi chito kingen kele, kinyoi ano ole kaumian.

Ripsetab kiyakik ko kiit nekorom mising eng ane amun yon iripei kiyakik iripe kongetkei mutai akoi koimen ako kora ko kiyakik ko koromen amun sirei imbaronik, ako ngosir imbaaretab chito keyachin rapinik chechang mising.

Yon kawa ropta konyoru temik kaimutik chechang cheu koyamia minutik , kora komuch kosakityo mising minutik choto ako yo kawa ropta kora komuch kotil toiik minutik choto.

Boisietab benkitab simet ko kararan eng piik che boisie amun ii, icheru chito rabiisiekuk eng sait age tugul ne imoche, mau yo iwendi benkit inendet ole kiyote sait aeng keker sait taman. Kora ko boisietab benkitab simoit ko kararan amun icheru rabiisiekuk eng ola tugul ole imi, akot nde memi ole taonit.

Ngaro boisioni, aker olekibole koik, koik choto kobo kamanut mising amun ii, kitinge barabaresiek che kakoyakekitu, kora ko koi choto ketinye got no kitau ketechei.

Awendi tukanoton AK kialdewon tukuchoton, ndaiit acheng chichotok ko kaldewon tukuchoton, arorchi alenchi kokowe tukanoton akoo kaaldaiwai tukuk akotil rabinik konyil oeng, kotoon ko toos kounoton akowekwon rabinikyuk chebo barak.

Akure chito nemii olenekiit alenchi konyo choke oriit, korok arorchi alenchi amii acheng'e kii akomakeree, alenchi ketoretkee tuwai kecheng kioton.

Amoche aal mashinit nekimweten ing'oroik, akoking'en tukuk chekiboishen en moshini noton, toos itoreton inetan tukuk chekiboishen en moshini noton sindaal ong'en olee nyaboishen aliainii.

Iyamune mama, akere ole itinye nyanyik chekororon missing', ioldenei nyanyik kilo? Tos ipimanwan chebo siling' pokol ii? Pimanuan komie si karon awegukei inyoolun kora.

Ioldoen siling' ata njirenik? Kele siling' pokol ak ang'wan ii? Ioldoen beit nemi barak missing', tiluan koik siling' bokol oeng' ak konom is , nkitiluan koik siling' pokol oeng' ak konom oibun njirenik somok ako kora amutu choronokyuk koron konyokwolun njirenik.

Ioldoen siling' ata chumbikab tuga , chombo kilo kele ko siling' ata? Ang kilo oeng' ko siling ata? Kokolany iman beitab chumbikab tuga missing' agot en soket ii kokwokose kemwoe kounoton. Nga kokolany iman beitab chumbik missing'.